Tijni oselokore e alworana bang' kinde nikech ndalo machon puodho achiel itiyo mana godo epidho gimoro achiel. Samoro inyalo yudo ni puodho duong',to cham kende ma en oduma emipidho e puodhono te. Ndalo masani, dhano pachgi oyawre, kendo sani piny olony. Iyudo ni puodho achiel kama, inyalo ket kata mana i gik moko abich dichiel. Puodho achiel maduong' inyalo pidhe oduma, kendo bathe ikete oganda kata nus puodho, chakre malo nyaka nus, to nus moro inyalo pidh oduma ,kendo keto njugu e kind oduma go. Kendo kapok ochopo tung',inyalo ng'ade kendo ipidho oduma kendo kind oduma inyalo kete kata mana olayo. Luwore gi lowo mar puothi nichalo nade, wan lop puothwa ninyalo pidhe gimoro amora, kata mana gima idendo gi dhongere ni sunflower ma itiyo godo e loso salad. Alwona otie maber, koro inyalo yudo ni puotha achiel, opidhe mana i cham kende kaluore ni samoro puothe tin, kwonde ma ji odakie, to ji dwaro omenda kendo gimany kaka ginyalo konyore godo. Koro sama puodho achiel osepidhie gik mang'eny kamano, ng'ato nyalo yudo pesa e yo mayot, sama oseket.

Gik makelo mor kae mokuongo en od thieth. Sama od thieth nitiere e aluorau, un joma ogwedhi nikech joma ng'eny kata pinje mamoko, inyalo yudo ni ji mang'eny onge kuma ginyalo yudo eod kuma ginyalo yudo kar thieth ma kagituo ginyalo ringo to ikonyo gi , imiyogi yath kata laktar thiedho gi. Koro sama od thieth nitiere e aluorau nyaka dhano bed mamor nikech ngima dhano en gima duong' moloyo. Sama ng'ato tuo to odwaro ngimane nikech od thieth onge e aluorane en gima lit ahinya nikech jomamoko wito ngimagi kaluwore ni kama ginyalo thiedhore kata kama ginyalo yude yath magimuonyo onge. Koro sama ng'ato dhi od thieth kamae to wiye ne bare kata to onyalo yudo yath ma omuony en mor ahinya gi pak nikech wich bar kende e pinywa masanini oromo nego ng'ato. Inyalo we ni ng'ato wiye baro matin to kaok oring kode e osiptal samoro kidek dhi kode osiptal kaluworeni kar thieth bor mkoro sama ibedo kode eotno wich barno nyalo jimbore makel gima rach mangima ng'ato lal kendo sama ng'ato osewito ngimane en gima lit ahinya ne joma odong' chien koro chuno ni ji oj

Gima biro mokuongo e pacha en pith mar dhiang', kendo pith mar dhiang' oseloko ngima ji e aluorana. Kaluworeni aluorana ji nigi dhok mangeny, koro sama ng'ato nigi dhok kamae, en mwandu maduong'. Dhiang' ka in go kamae to in kata gi nyithindi moko machuo, to nigi somo to samoo tich pok oyudore, nyalo yudo ni kata eudi gi kamano kata gin eutegi kamano, gidak gi mon kendo mon go gisenyuolo godo nyithindo o lwet lwet nyithindigo pok otegno ahinya, koro inyalo konyo nyithindi ka nyathi matemo, inyalo m,iye kata dhokadek to omedo kata gi moko matin to odhi yuomo dhako nikech wan joluo gi kitwa, ng'ato ok ber kadak gidhako eot to pok odhi dala winjore gi jonyuol nyako ma otero dhok onyuomo. Koro sama ng'ato nigi dhok kama to en gi nyithindo machuo en mor ahinya. Tich sani onge e piny maka ng'ato nii dhok kamae, mano ng'a mano ng'ama en japesa. Koro sama osenyuo osemiyo wuode dhok ma odhi onyuomo godo nyakono, koro en gi nyikwaye dala, nyikwayego be onyalo kawo dhiang' samor to ouso negi to otero negi pesa e sikul mondo nying dala kik kethre.

Gima biro e pacha mokuongo en umbo kendo an aumbo ahinya kane pod adak dala gi janyuolna. Ne anyalo kawo kube gokinyi to achako sombo pi e aora . Pi miluokruok godo. Pi mar modho ne wagolo kamoro miluongo ni soko. To sokono, ne en aena pi mawuok piny maok okuny. En owuok awuoka piny kaka achiya to kendo oonge chumbi. Pigni ne watiyo godo e modho kata mana tedo. En iome kuma bor . To koro sama ne adhi ome, inyalo yudo kata kaji opong'o kanyo, chuni ibet kirito nikech pi modho to en gima ochuno e ngima dhano. Ka ang' idok ot maonge godo to mamana ne nyalo chuada samoro. Koro tijni mar umboni en tich mane owene mana nyithindo manyiri. Nyithindo machuo ok ne umbi, chuo ne nyalo kwayo kendo chwo beto dala maler mayue, chwo kendo dhi e puodho chwo puro to joma nyiri ne owenegi tije kaka umbogi, ng'ama nyako nyalo tedo, ng'ama nyako nyalo ywe ot ywe laro mandisre maler. Ng'ama nyako nyalo nyalo pedho ot, kitamba makata ka welo wendo obiro limbe to ok oa gi picha marach nikech ler gimaber to jitee ohero ga mana ler koro jomachuo be ne nyalo beto dala magi paa lum maber.